Kore ntokii nalotuu ta ndamunot anien tanadol ana naa nkeera kuninii e sukuul naiteng'nita lmwalimui lenchee neikoo tene tumia kuna kompyutani te nkisoma enchee. Keileo ajoo keitodolita lmwalimui nkeerai naas tana sii neikoo tene tumia ana kompyuta ta nkisoma enchee aimuu nkotei e teknolojia. Keyau apaa ana nkisuma e nkeera kuna kunikunini e ldaarasa naboo, aare o sii euuni.

Kore tene naa ketii ltamoyaii loidipaaki aitibuu tana sii loetai nkaai retoo aitibuu te suputali.

Kore ntokii nagira asayuu tene naa ketii ntomononi naitanakita nkeerai enye ewenita ta nkoop. Keileo ajoo refugees ninchee tene ng'oji amu ta nkoop ewenita meeta ntokii naiwenita neitanakita nkeerai enyee etuu eisiap abakii ninyee.